boishoni kogararan mising amuun koimuche iteem chito imbareet iih ak imiin bandeek, oogeree ole tuguk chimii imbarani, mbarani komiten tuguk chegagimiin choton ko bandeek agoo bokomonut keyai boishoni amuun kimuche kenyorchingee kelchin kealdeen bandeek yon kagoruryoo, kenyorchigee rabishek anan chepkondook chegimuche keboishen en atkai tugul iih en sobeet nyoon, kegere koraa kele bo komonut amuun ogere chito nemii yuu ole kotuch inendet bandeechu barakbarak kotuboot mbareet barakbarak asigobiit koterr amaba beek chechang koyesoo amuun beek komuche koyeso en ngungunyeek kosiib koyome ngweny mising, si kogangeet chichi kondeoot susweek barak barak asigobiit iih koterr beek koyesoo koba barak, niton kobo komonuut koraa amuun iih yoe imbareet koribook en beek koriib beek amat kochakta koyeso koba baraak.

en koroi omuche onyoor ngunon olee totyaana maat nemii ngungunyeek ago koraa omuche ogeer ole unee okwoindaab ngungunyaat en tuguk chegagimin en tuguk chegagimin en ireyuu ago koraa kobwotwon anai ole omuche atates nee asigobiit kogararaniit olomoche ominchi tuguk iih agoo ogere ole tuguk chemii yuu koraa kogororon, nyolilen iih ago nyolu nitoon keyaai boishoni sigobiit kobwaa rurutik chegororon agenorchigee kelchin amuun kimuche kegeer kiit agetugul en yuton iih ak kogoneech kinetkei tuguk chechang agobo ngungunyeek, agoo olenyolundoo koraa keribto ngungunyeek en kemiin tuguk chegororon chebo komonuut mising ak kenyorjigee kelchin neoo en atkai tugul en sobeet nyoon iih keges tuguk chegororon.

en ireyuu omuche ogeer ole ichechu ko isireek iih chenomee, anan tyongik chenome ngweek choton ko suguma, agoo kiragas ole isireek chu tyongiik chuton iih koboree ngweek amuun imuche kwaruny kosamisiit koraa ak kolal kouu negaa mii kiit negabeel ngwoot ago korotwek chuton koraa komagonu kelchin en kii agetugul, ngunon kiragas ole kii kogonuu asenet anan tuguk chu tyongiik iih kogonu asenet neoo amuu moimuche kwaam chito ngwoot anan suguma nemii korotwek chuton amuun imuche kogoon mnywogik cheterter en borweek ab biik, ago koraa komuch en tyoony agetugul koweech bortoo ab tyondo agetugul negaam neomisyee kwaam koroiton suguma ini ngwoot komuche kogoon mnyonwogik chegonu asenet en borweek chwaak anan en borweek kyook, ago koraa konech koraa kyaal kerich agomara komotinye chito rabisheek cheolen kericheek en atkai tugul ko koroi ngunon iih kogoneech asenet neoo mogisiche kelchin en tuguk chuton.

eleen en ireyuu ogeree olee kiit nemii yuu ko mwaita negagimuuch kinde elegibelseen anan elemii maat iih, elegimuche keboisheen kebeleen tuguk cheterter kouu ingweek amuun kimuche kechobeen tuguk chekyome ago kereenyun iih ogere olee mwaai kogararan, agoo kimoche sigeboishen kechobeen tuguk cheterter iih ngogoingweek iih ngogo tuguk chegimoe kebeel kouu ngunon miten busheek cheboo keboishen kechobeen chapati anan ko mandasisiek iih, kindoo yuton koraa asigobiit keboishen en atkaai tugul yemoche chitoo kongeet kondee kochob tuguk choton en saait nemokyingee, koraa kobo komonuut kii amuun imuche kotoretech kechob omitwogik chegororon amuun yoon mogitesyii omitwogiik iih komoonyiny omitwogiik chegogichob, igubuch omuun momiteen onyinyindo negonuu kogararan koroii amuun kimuche kyaam iih tuguk chegororon en borweek chook iih ak kogoneech koraa aat borweek chemyachen koroi iiton ngunon bokelchin ndogeer koroi oobwote olee karaan.

oleen olegichoptoo ichechu any ngaap ogere ole ichechu ko chaik chegimuche keyee chii agetugul en sobenyiin iih agogoji borto negararan, olegichoptoo kebendii ngunon chito kwogogei teta kogei chego konyorchigee chego konyo konyogonde maa beek, koyegagonde maa beek alan kolaal koroon maat, kolaal maat ak kwenik boree lole maat iih konde maa beek kotesyi chego beek chuton iih chemii soburyeet ak kityoo yegagoesyi beek chego, konaam koruryo kogogitesyii um eeeh um machanik asigeba ketesyi sugaruuk yon kagonaam kochumugoso anan chito age komuche konde sugaruuk ak konde machanik agorurto, kwage komuch kogany koroon kochumugoso kogonde machanik ichegen iih asii sait agee yon kochumugoso konde sugaruuk iih ak konam kogorgoren ak komuch koroon konde kigombeet komuch koee biik kochaik kogororon kotestai kounon koee kogochi kimnotet en borto.

En ireyu konyonen metinyun kit netai ale tuguk Chu ko logoek alak AK mara tuguk cheu ngwek chenyalilenbcheagere chikakinde taban koraa agere tuguk cheimuche keyai anan keteshi amitwogik alak sikobit konyor kotaret borta koet ako si h kimnatet agere ale Chichi kokabaibaenchi Kole tuguk chuton kokararan akinei akoimiche kotes kimnatet en borta akotesech kora keyechekitun borwek Chok kit nenyonen metinyun koraa abwati akobo rabinik ale kimuche kialda tuguk Chu akinyorchigei chepkondok cheimuche kebaishen en atkan tugul amun Makai kobir Chito makonyor tuguk chuton kityo miten Chito nikamuch koyai kasit konyo kwalda en indonyo anan komuche kobarta en bik kolenji ayaldae tuguk cheuchu AK komuch konyorchigei chichiton chepkondok cheimuche koyaen mungaret en atkai tugul akotareten gei tuguk chuton kobwateon koraa kole miten mungaret netesetai

en ireyuu ogere ole mwaaita inoni, mwaita nonchome ingunon ko negiboree chipsi ako chipsi initon ko negararan mising' amuun tinye tuguk cheimuche kogoneech kelchin en borto agoo ngeib ngunon koba tugosheek kochome biik kwolchingee en chokyineet koib bogoboisheen en koriik chwaak, ago imuche gomoong tuguk chegogichobe en maa chegororon ak komuuch konyinyegitun tuuguk choton, motuguuk chon ilelen moonyiny chobe omitwogik kwonyinyegitun, kouu ngunon en mandasi anan ko chapatishek kochobe kogororegitun moimuche kogeigeit morteet monegauiit, chobe kotangusigitun, koraa en omitwogik cheu ngweek komuche koraa iaam ngweek chegororon chemagoor nioome kouwoon moginde kiiy kobaten chomu kele miten kogitesyi mwaaita noton negigureen chipsi, kararan niton amuun tese gimnotet aak koteseech oot en borweek chook kogororenit borto nyoon ak komuch kogirinda myonwogik cheterter chemogimokyinige en atkai tugul.